Rũhonge rwa, rũtarĩ rwa gĩthirikari gatagatĩ ka AMREF na RedCross, rũrĩa rũteithagĩrĩria mũno na mawĩra hĩndĩ ya thĩna nĩ AmREF. AMREF ĩteithagirĩria kwagĩrĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ, na ĩĩkaga ũguo na njĩra ya gũtarĩria andũ ũrĩa mangĩĩgitĩra kumana na mĩrimũ, ũrĩa mangĩrĩa irio njega cia kũrigĩrĩria mĩrimu, na ũrĩa mangĩhota, o ho nĩ ĩtaragĩria arigitani njĩra njerũ cia kũhũrana na kũrigita andũ.